Ũhandi wa mbembe wambagĩrĩria na kwamba kũtema mĩkaro, watema mĩkaro ũgacoka ũgekĩra thumu, kuuma hau ũkahanda mbembe ciaku, arabu thutha wa mweri ũmwe, ũgekĩra bataraitha, kũrĩmĩra, gũcoka kuuma hau ũgekĩra maĩ nginya rĩrĩa mbembe igagĩkũra.